Kingem, kingem pitetab minutikyuk amun maapkonamgee kerichot nekomoche kobois ak minutikyuk, amun kiyaach kololio minutikyuk koyach motokomong' komie minutik kokingem kerichot nekiasuten.

Eeh ilyon ooh chemoget. Atochin si inyo ikorta na atinye nebo boiboyet kabisa. Amekosan we chemoget ingen ayanin is amu ii chorwa kabisa nebo iman. Kaikai irib kabisa mekosan betu noto, amu ngikosan ko ko kaiket tukun checheng chorwa. Mautien kabisa we chemoget

Tukuk chemile biik en yuu ko koinde headphones itiit akochilee kompyutait, ng'uni kochotok chemile biik amuu kasee tiendo, kakonekten ak laptop tiendo asikokose.

kaimutik chepitu koo kasit ap namet ap asoya amuu ikaitai pik chepkondok ko mache kwal kaasit sikopit kesir nguno nitok ne kikonkaimutiet eng serikalit

Ngoger boishoni abwati akob makat ilipan aisurut ilipanchi serikalit akomakat ifaelen Retuns chekuk kila kokobek kenyitab serikali, en serikali sikobit mat keyachin ikoite oleu tuguk ngomendoiki ifaeleni nill koindoi inei koyache ifaelen Tax

ngarer paishoni agere akopa aldaishetap simoshek. yu komi simoshik imuchi pitep kemwaun beit ap simet neimeche ak kila kitu neimeche nedilenee ak safaricom inyoru eng yutoyu

kokait kasit kokait kokachelewan eng oleae paishet ko, kip kopol magoriot akole amunee sikechelewan kasit amwachi ale kami kuni ak kouni kami jamit oret, ak kapit delays kuni amuu kayaa weather koyach kityo koelewan.

Kararan boisietab bankisiek eng simet amun ikochini biik cheyoe kasiit, kikonyumnyum kasiit kosiir nekatitiwendi ipankani lainda komuch itaar shughuli chekuk inemi eng simet kityo kosiir tiwendi ipankani lainda akaisefen time neo.

Boisietab ketil good conduct inyorun eng huduma center amun imetei details cheguk eng yo siko bit koyokto koverifayan koib akoi kab disiyai noto ni inyorun eng huduma centre.

Atebe ale miano sukulit eng nyuu, sikopit anai oranata akoi olewendi sukul amun kokanai koeku raisi eng anee sikopit aiit yoto.

Benkitab simet ko raisi amun iyoe boisiengung eng haraka, mamitei kiimkei, mami ipangan lainda yaani itaare tuguuk eng haraka aki sefen time neo.

Benkisiekab kasari kokararan kosiir chikibo keny amun chikibo keny kikibendi akoi olot lakini chebo kasari imuchi itare kila kitu soet yaani online amun makomi haja tiwe akoi olot sile kapiyai boisiengung.

Iliyon oo chorwa ko inye nii, ngaa ingen akinye sokani, ara iamunee betusiek, ilen ial nee eng nyuu, ooh akot anee kami chi nekapokeere eng nyuu atyo sawek badae. Ara manasos chorwa siteketuye koi ndetar shughuli chekuk badae.

Asome chepkondok eng benki amun eng sacco komache ii memba nebo sacco noto sikopit kekonin chepkondok alakini eng benki komuch aiip bank statement anan aiip payslip ipokoite anan aiip bank statement olecham aiyaitoi transfer sikopit asom chepkondok ak kekono.

En yu oororu ole omchindos logoi omchindos logoi pichu ok okere ole kateb ng'weny sikwam logoi agobo tuguk chetesetai chetestai eng emet.

Chu ko tarasaisiek chegiteche Mps Mps koboisien cdf nebo negiteche Mp nebo Mogotio koboisien cdf okere koboroksoindo kotokokeyat .

Kituguk chebo kamanut eng nyuu komekani kasiitab serikali koek digital, nebo aeng komekani kasiit nebo serikali ak tuguuk tugul yaani payments chebo serikali kelipane masta aenge ako amun tuguk chuto komekani chorset kwo ngwony amun kilipani chepkondok direct koba makenamei cash.

Ni koboisiet nebo serikali nebo biik cho ichep jamii che kikilechi kotil lainwekab safaricom sikopit chepkondokwai kelipani direct kobwa mpesa kosiir simakelipane bank sikomekan kasiit noto koek raisi.

Koroi kekure passport ak kealdoi pechisiek chechang ako koroi ko aplaani chito yon meche sikolanda bitonin, ko lazima indoi koroi ako tindoi pechisiek. Mi nebo pechisiek kila pechit, koroi keaplaani eng migration office mostly.

Kito nenyonei metinyun ngaaro nii, ageere chepto nekeelach shangainik, nekailachkei kou masaiyat akomi koek chaik, komi chai ak kanam kikombet.

Boisioni kobo komonut en kokwet amun ni kokokitoret biik sikobit biik konyor beek amun beek ko kit nebo maana en sobetab chito ago oli ko oli beek koloen kidogo ogo miten rorunetab beek nguni kokitoret ogo bo komonut en kokwet.

Owolu kokotiet nebo chito neo olen koosubkei ok oleka ak olekatebenan owolu kokotiet nebo chito nekokoet en heshima amun chito neo ketekisi en tuguk tugul en kokotiet en tuguk tugul cheyoe ketekisi.

Ngetuye ak chito ne le negiyoe mung'aret tuan betut betut ne lel koyoche kikotikei koron ak keamenkei logoi kenaikei kenai olecham kobirto boisienyin ak kila kitu sikobit keikun chito nebo komonut eng ane.

Oleini mokoriot oleini mokoriot mi kit kidogo neolen keomchinen logoi en yu sikobit koyan konyo ak kitio inyo inyokiro ilekakichulde ng'alechoton.

Boisioni betut nekioyoe netai kokiaro kararan ak kiacham logochoton ikochin biik cheyoe boisiet eng' orit yon amun yoe en kokiletabkei ak kioboiboeshi kioboiboenji boisionoton.

Oleini chichi komoche korigistan kwo koyat star one forty seven ak kitio kon korigistan ak kitio after korigistan kiyokyin verification code konde id number ok koyokto ak kitio kwo konakta koprositen anan kodeklinen koro terms and conditions ak kitio koseten pin ak kotesak konyit employment status kitio kwo civil status ak disability declaration ak kokatar kounoton.

Opisitab Huduma Centre kiowendi kiboreplaseni id id kokobet kobit alipan chepkondok ten fifty ak kitio ogen betusiek kidogo like arawet ak kitio sinyo kolecten id nenyun after kokechobwon.

Boisioni kobo komonut amun ni ke kekue kekuen kondoikiok kong'eten kei MCA, Mp, Senator, Woman rep , Governor , President en yu ago boisioni keyoe after kila kenyisiek mut kokakopata.

Chichi komi koloboti mi koloboti kotraineni koloboti sikobit kowinen mbiyet ab marathon sikobit kowinen mbiyetab marathon anan kombiosiek chebo long distance

Ni koboisietab kap wildlife ko boisiet negibosien kibosien simet keliponi rabisiek amun meyoni chepkondet ne nemiten inform of cash nguni yoche ilipan either Mpesa ak inde bank ak avenues alak chechang'.